Taritiani kekure eng kutitab chumbek Ostrich, nitok ko taritiet ne oo kosir taritik alak, nganda memuchi kotiriren ii konaat kele chepchep kosir taritik alak, tinye keliek che koen ak komuchi kolapat eng mailisiek artam ak mut eng sait akenge. Amitwogikab taritiani ko sokek ak suswek anan ko kuutik che mengech, ikenyi mayaik che echen mising kosir chebo tiongik alak tugul.

Ayani rarakinik chebo siling tiptem anan ko artam, rarakini choto konyumnyum keiboti eng lolet, kiyoni kora chepkondochoto kealise eng dukesiek, toreti piik kolipan yo ole tuguk che mengech kou sweets anan ko kiit alak tugul nemobo chepkondok che chang, toreti kora aldoik yo ikoitoi chenji che ngering, rarakinik chebo silingit akenge ko makiyoni betusiechu eng kealisie eng dukesiek chebo kokwenyo.

Ni ko mashinit ne kikure dronit nekikwerie rimotit, kiboisie koroi yo kipisi minutik, yo kindoi kerichek chebore isirek che konu mionwogikab minutik. Koroitok kobo kasari ak kotoreti koliik eng ortinwek chechang, netai ii konyumnyumi boisiet ne koto yoe piik che chang, kou notok ii kochuchuchi rabiinik che kiboisie, kora kotoreti kokirinda mionwogik che nyoru piik yoboisie eunekwak koyoe boisionitok.

Tuguk chebo kamanut eng yu ko ketik che nyalilen che konu koristo ne tilil ak uruet ne kimunye, mitei korik kora che echen che keboisie eng mungaret anan ko chekimenye, akere kora oleboisie piik asi kolanda ole mi parak asi koker ole loo. Mitei tuguk che kikichop che konu lelesta eng yuto, imuchi iboisie yuto ibire pichaisiek che kororon, mitei kora ole urerene lagok che mengech.

Boisioni ko mungaret nebo aldoisietab ngoroik che kikeboisie, boisioni kobo kamanut amu kinyorune rabiinik ya kakyalda ngoroi chuto, bo kamanut kora eng aliik amu mi nguny beitab ngoroichoto kosir che lelach che kyoldoi eng dukesiek, kou notok ii komuchi konyor ngoroik cheilochi chii age tugul akot nematinye rabiisiek che chang. Ngoroi chuto kora kokimen ak komuchi kolach chito eng kenyisiek che chang kotomo kwal alak.

Ni ko logoiyatab nanasiat, yo kakorur ii kebutei eng imbar ak kiun ak beek che tililen, yaityo keboisie rotwet ne ngatip ako tilil keisto bertet, yaityo ketil komengechitu ak kinde sanit ne tilil ii ak keam. Imuchi iam komugul ii anan inde blendait koboto logoek alak kou baibai anan ko maembek asi ichop beek che kiee.

Yu ko ole kikonore kitabushek che kisomoni, kikipangan kitabuse choto eng shelfisiek che terter che tinye kainaik, kikipangan kosupkei ak grupisiek chebo kitabushe choto, mitei che ineti piik ak kobo mungaret ii, alak koneti piik akobo science ii, alak ko tinye ngalekab kanyoiset. Yo imoche iboisie kitabut eng yu, inyoru kiboitiot neiborun ole mite kitabushek che imoche, yeityo iteb nguny ii ak isoman ye kaitar isomanii ikochi kiboitiondonoto asi kowekyi ole kamite kitabu noto, ngimoche iip ipisoman ii, isome kitabunoto ii, kosir kainengung yoityo iweku yekaitar isomoni.